Kadamu apa nanu enkolong nataasa enasiai, ah ore enasiai naa enkiremore, intumia entoki naji irrigation. Intumia drip irrigation. Ore drip irrigation, naa esiai sidai oleng, tenkiremore amu keakikisha ajo ore nkaitubulu pookin nepuo atum endaa. Neeku enetipat enasiai. Ore si eunoto olchambai, naa keponaa menoti endaa sapuk tenkop. Neeku melau iltung'anak endaa, ketumi endaa katukul. Ore si drip irrigation naa itumoki ashomo aitau olchamba atum, ajo sinanu naa imoyiaritin, ashu mitoki ng'uesi ajing, neeku ebae etipat ena oleng.

Ore enadol enasiai, nadamu training oshi enkampuni naji YSO, nai train iltung'anak naji mbaa kumok oleng tiatua ormanyara. Neeku inabae nai nanu adamu oleng tenadol enasiai, nenkisuma ena, nebae sidai ena oleng.